Bata wa thitima kũrĩ andũ a rũrĩrĩ rwakwa, nĩ atĩ wa mbere nĩ ĩhotaga kwambatĩria ikĩro cia mũtũrĩre tondũ andũ nĩ mahotaga kũhũthĩra macini cia kũhũthia ũtũũro iria ikoragwo ikĩhũthĩra thitima ta mariko ma kũruga marĩa mahũthagĩra thitima, oro ũndũ ũmwe na macini cia kũhũũra nguo iria ihũthagia mũtũrĩre. Oho, andũ nĩ mahotaga kũruta wĩra ona mathaa ma ũtukũ kwona kũrĩ na ũtheri. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũtheri mathaa ma ũtukũ nĩ kwongagĩrĩra ikĩro cia ũgitĩri, na ũgwo andũ nomahote kwa, gũthiĩ nambere na kũruta mawĩra mao na oho arutwo mathiĩ nambere na gũthoma ona mathaa ma ũtukũ. Oho nĩ ĩhũthagia maũndũ megiĩ ũkinyanĩria tondũ andũ nĩ mahotaga gũkinyanĩria ndeto naihenya kũhũthĩra thimũ oro ũndũ ũmwe na intaneti, na tv oro ũndũ ũmwe na rendio. Ningĩ kũrĩ biacara ingĩ ona ũrĩmi ũngĩ ũhũthĩraga, ũhũthĩraga thitima, kwogwo ona magetha makaigwo mbarabu-inĩ na makahota gwĩkara gwa kahinda karaya. Ningĩ, hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na thitima, nĩ kũrĩ macini cia ũgima wa mwĩrĩ iria ikoragwo igĩteithĩrĩria kũhũthia maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, nogwo andũ magakorwo magĩteithĩka mathibitarĩ-inĩ.

Handũ haha nĩ haroneka atĩ nĩ thoko, na kĩenderio gĩkĩ nĩ haroneka harĩ na mwendia, na nyanya ciake nĩ thaka mũno, na oho ena itũngũrũ cia macaki arendia. Mwena ũyũ ũngĩ naho nĩ haroneka harĩ na mũgũri wona na nĩ aroneka nĩ akenio nĩ nyanya ici, na nĩ arũgama hihi akĩenda kũgũra, nĩgetha hihi akarugĩre kana gaka gake karoneka haha tarĩ hĩndĩ kaumĩra cukuru, kuona karĩ na nguo cia cukuru. Mwendia nĩ aroneka akenete hihi agĩtaarĩria mũgũri ũrĩa arendia nyanya ciake.

Kĩrĩa gĩtũmaga mũtongoria amũrũo kana athuurũo, agĩĩ na andũ aingĩ makoragwo mamũthiũrũrũkĩirie, wa mbere nĩ tondũ, andũ acio nĩ mamenyaga hĩndĩ ĩrĩa makuhĩrĩria mũtongoria, onao nĩ magũkorwo makĩheka gĩtĩo tondũ mũtongoria ũcio nĩ aheetwo gĩtĩo. Na ningĩ, nĩ makoragwo makĩmenya hĩndĩ o yothe no kumĩre ũteithio kuuma thirikari-inĩ, na ũguo makamenya atĩ, no makorwo makĩgunĩka na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Ningĩ, nĩ makoragwo makĩgeria kwambĩtiria ikĩro ciao cia ũtongoria kana cia gũkũrĩkana matũũra-inĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwamenywo mũndũ mũna nĩ akoragwo akuhĩrĩirie mũtongoria, onake nĩ arĩhũthĩragwo nĩ aikari nĩgetha gũkinyĩra mũtongoria ũcio. Koguo agakorwo akĩheeo gĩtĩo. Ningĩ, nĩ makoragwo makĩenda gũthondeka ũraata, angĩkorwo mũno mũno nĩ marakoretwo marĩ arata a mũndũ ũcio atanatuĩka mũtongoria. Kũguo nĩ mendaga kũmũkuhĩrĩria nĩgetha gũtũũria ndũgũ ĩyo. Oho, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na ũndũ ũrabatara mawoni ma mũingĩ, nĩ mamenyaga atĩ nĩ megũkorwo makĩheeo kanya ga kũheana mawoni mao, na ũguo gũkorwo makĩnyita itemi harĩ gũtua matua ma ũthii wa na mbere thĩiniĩ wa gĩcigo kĩao.

Rĩrĩa ndona ũũ, meciria-inĩ makwa nĩ ndĩreciria atĩ, arutwo aya marathoma mathomo ma kũhĩtũkĩra intaneti. No nĩ maroneka atĩ matirĩ na macini cia kompiuta cia kũigana, kuona nĩ maroneka mathiũrũrũkĩirie kompiuta ĩmwe. Na oho nĩ ndĩreciria atĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ, nĩ kũrĩ na ũthii wa na mbere ũkinyĩirio aikari. Kuona macini ici cia kompiuta cihũthĩkaga kũndũ kũrĩ na thitima na oho kũndũ kũrĩ na intaneti. Na ũguo no nginya akorwo gĩcigo gĩkĩ nĩ kĩrĩ na ũthii wa na mbere, nĩgetha arutwo aya makorwo magĩthoma mathomo ma kũhũthĩra intaneti. Oho nĩ ndĩreciria atĩ no nginya gũkorwo atĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ kĩrĩ na ũgitĩri mũgacĩrithie, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ macini ici cia kompiuta citinaiywo.

Ũndũ ũyũ wa ũmemerekia wa njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ wa mbere, hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wamemerekio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe, athikĩrĩria na aikari nĩ mahotaga gũkinyĩrwo nĩguo na njĩra ya naihenya. Na ũguo angĩkorwo nĩ ũndũ wa ũgwati ũkumĩrĩte, makahota kwĩgitĩra ona kana gũteithia harĩa mangĩhota. Ningĩ angĩkorwo nĩ ũndũ mekwendagwo magunĩke naguo, makagunĩka o naihenya. Ningĩ kũrĩ mũmemerĩkia, ũndũ ũyũ nĩ wa kĩguni kũrĩ ũmemerekia wake, tondũ meciria make nĩ mahotaga gwĩciria naihenya. Na ũguo ũmemerekia wake ũkahota gũkorwo ũrĩ mũrũngĩrĩru. Na oho, agakorwo akĩhota kũgacĩrithia rũthiomi rwake hĩndĩ ĩrĩa areciria, na oho akaaria o hĩndĩ o ĩo ĩo.

Mũndũ wa mbere ũrĩa ndĩramenya haha, nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper, Kalonzo Musyoka. Ũyũ nake ũrĩ gatagatĩ nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, ũrĩa kahinda-inĩ gaka nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩa DCP, Geoffrey Rigathi Gacagua. Ũyũ wa gatatũ nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DAPK, Eugene Wamalwa. Aya nĩ amwe a atongoria arĩa me thĩinĩ wa mũngethanĩro. Bata wao gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ atĩ wa mbere nĩ mateithagĩrĩria gũkorwo makĩruta thirikari mahĩtia hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩ na mwathanĩre ũtarĩ mwega. Oho, nĩ makoragwo magĩtigĩrĩra atĩ thirikari ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki na oho ĩrĩ na wagaragania hĩndĩ ya ĩrĩa mararuta wĩra. Ũguo gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ makorwo makĩigananio. Ningĩ nĩ makoragwo makĩheana mawoni ngũrani, na gũtuĩka mũgambo kũrĩ mũingĩ tondũ nĩ marĩ na ũcamba na gũkorwo atĩ o nĩ atongoria. Nĩ mahotaga gũkorwo makĩheana mawoni ma mũingĩ, kũrĩ thirikari na gũtigĩrĩra atĩ thirikari ndĩnahinyĩrĩria mũingĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa irio cirarugwo, o mũthenya o mũthenya nĩũkoraga atĩ nyanya nĩcirahũthĩka hĩndĩ ĩrĩa irio cikũrugwo. Na ningĩ haha noharoneka harĩ na gĩtũngũrũ. Gĩtũngũrũ nakĩo nĩkĩnyitaga itemi rĩnene thĩiniĩ wa riko, kuona nĩkĩhũthĩkaga gũkaranga irio mĩthemba mĩingĩ. Kaingĩ na kaingĩ nĩũkoraga atĩ irio nociage gwĩkĩrwo nyanya no nĩciekĩrwo gĩtũngũrũ hĩndĩ ĩrĩa cikũrugwo. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mambũra nĩũkoraga atĩ nyanya nĩciatukanio na gĩtũngũrũ oro ũndũ ũmwe ciatukanio na indo ingĩ na ciathondeka kachumbari, karĩa kahũthĩkaga kũrĩanĩria irio na andũ makaigwa makenete mũno. Indo ici nĩihũthĩkaga na njĩra nene o mũthenya o mũthenya na ningĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mambura cikahũthĩka mũno thĩiniĩ wa gũthondeka indo ta salad.

Mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ, nĩ ya bata mũno harĩ andũ a rũrĩrĩ rwakwa, tondũ wa mbere, nĩimateithagia harĩ kwĩgitĩra kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩgwatanagio na njĩra ya kwonana kĩmwĩrĩ. Wa kerĩ, nĩĩteithagia harĩ kũrigĩrĩria kuoha nda iria citabangĩirwo, na ũguo andũ nĩmamĩhũthĩraga ta njĩra ya kũbanga ũciari, kuona ona ndĩkoragwo na mathĩna ma, mwĩrĩ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aramĩhũthĩra, kũringithania na njĩra ingĩ cia kũbanga ũciari. Ningĩ mĩbira ĩno nĩĩkoragwo ĩkĩonekana na njĩra hũthũ, tondũ no kũgũra nduka-inĩ kana kuo, kuoya iria iheanagwo tũhũ thibitarĩ-inĩ. O ho nĩiteithagĩrĩria harĩ andũ erĩ mendanĩte kũgĩa na wũigĩrĩrĩki hĩndĩ ya kũbanga ũciari, ũndũ ũrĩa ũngĩteithia ona kũgacĩrithia ndũgũ gatagatĩ ka endwa erĩ.

Nĩ harĩ bata wa gwĩka gĩthimi kĩa ũrĩa ngoro ĩrahũra. Wa mbere, gĩthimi gĩkĩ nĩgĩteithagia harĩ kũmenya ũgima wa ngoro ũrĩa ũhana, kana ngoro nĩ ĩrahũra na ihenya, kana nĩ ĩrahũra kahora, ona kana ĩrahũra wega, ũndũ ũrĩa ũteithagia kũrigĩrĩria mĩrimũ ta ya ngoro, gũteng'era gwa thakame ona stroke. Ningĩ mũndũ nĩamenyaga ũrĩa mwĩrĩ wake ũhana, na kahinda karĩa araikara ngoro yake ĩngĩgacoka kũhũra wega thuutha wa kũruta wĩra kana thuutha wa gũteng'era. O ho, gĩthimi gĩkĩ nĩgĩteithagia ndagĩtarĩ kũmenya ũrĩa abatiĩ kũrigita mũndũ wĩna mathĩna ta ma ngoro, gũteng'era gwa thakame na mathĩna mangĩ marĩa mahutagia ũgima wa ngoro na ũrĩa ngoro iraruta wĩra.

Aya nĩ arutwo marĩ kĩrathi, na nĩmaroneka atĩ nĩmarahũthĩra mĩtambo ya kompiuta gũthoma. Na o ho nĩmaroneka atĩ nĩmararũmĩrĩra hihi ũrĩa mwarimũ aramathomithia haha kompiuta-inĩ. Na ningĩ marĩ na indo ingĩ marĩ nacio haha metha-inĩ. Hihi iria marahũthĩra gwĩka ũrĩa maronio kuma haha mũtambo-inĩ wa kompiuta, ũndũ ũrĩa hihi ũkũmateithia gũkinyanĩria mathomo marĩa marathoma.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ maratigana mĩario nĩĩkoragwo na cama mũno, tondũ wa mbere andũ nĩmendaga kũriganĩrwo nĩ maũndũ ma tene marĩa matamakenirie, na makenda gũthondeka ihinda rĩrĩ rĩa mũico rĩrĩa maratigana. Nĩgetha makorwo na ũndũ marĩririkanaga mũtũrĩre-inĩ hĩndĩ ĩrĩa mategũkorwo makĩonana. Nĩgetha maririkanage ũndũ mwega na wĩ cama. O ho hĩndĩ ĩrĩa andũ maratigana nĩmakoragwo na ũritũ mũingĩ wa mawũigwi ngoro-inĩ ciao, ũndũ ũrĩa ũtũmaga kaingĩ na kaingĩ makorwo marĩ na ũritũ ona wa gũtigana. Na koguo makaria ndeto njega iria iramakenia na iria igũtũma magiĩ na kĩririkano kĩega kĩa mũthenya ũcio na mahinda macio maratigana. Ningĩ andũ nĩmakoragwo makĩhingũka na kwaria ũma wa ngoro ciao na ũguo ũgakora ona kũrĩ marerira nĩ maũndũ marĩa mekire makĩhĩtĩria mũndũ ũcio ũngĩ. Koguo makoya kanya kau gũthondeka maũndũ marĩa mathũkĩtie na hau mbere.